kibote ak keun barak ak kebal kebelik ak kiam anan kimuch kechob koek juice che bo straw berry

toreti baek ab plengwet amu plengok ko konech panyek ako kora bek kwok ke muchi kealda akotinye penda nekararan nea ako penywa ko makali ako machache tuguk chekali ak bek si manyikwam tiondo

keaei boishioni netai kiname ndamun ka kongetei kokiminei bandet . minet ab bandek koterete amun konech amitwogik ak kominet ab bandek ko makit ne ma rahisi amu yachei mbaret ityo ikererate atyo imit ak keyaikolse isember ne bo aeng kotkoruryo barek ak ibut ak ibimaa ak indee kerichek ak indei chang kosir amu matuten